Komosto ne naat missing, neyae kiruptoinik kobwa emaninyon bo Kenya ko komosto nebo baetab konyek anan konyokoseita ko, soitaet neyae bik ih sana sana ko chumbek kobun emetab bitonin. Konyokobuane Kenya kunyokokere tiang'ik anan olekiburta korik kou komosuekap Masai Mara ih ak kakmasuek cheuu olimbo amboseli ko lam . Soetaet niton ko ingonyokoseta ketilen aisurut en Kenya akonyokoliban soetaisiet niton. Rabinik choton keboisien ketechen uchimi nebo emeet ih akelubanen Kik anan ko bik chebaishe en serkali aketeksen boisionik ak chobetab lamisiek. Boisioni ko kitoret bik oleo en boisionik ngamun kisire bik en kakmasuek